Akere neranik chemi kiwanja, tipik ak werik. Tindoi icheget ngoroik ap ureriet nganan motesetai ureriet. Mi kamung'et nguni. Urerieshek che kiurereni eng kiwanja koterter. Mi che kityari, mi chebo eut. Achome anyun urerioshek nga amun kisige kelchin, kisige chepkondok kora kiboiboitegei.

Mii kwony nemii sipitali okere ole koumyan kati nyin, miten dactari nekonyo anyun ak pichait ab xray kwororchi ole koyumyan en katit nyin.

Mii kwonyik chemii nyanchet, bunee icheket meliit nekikuren ferry, okeree kailach anyun ng'oroik che blue akokabirkee picture koboiboen, achome anyun boishoni ng'amun imuch komutin anyun meliit yoitee bitonin akowekun bitoni.

konyon duken nguun omoche aal chumbik ako chumbik chon kindoi ingwek momoche chebo tuka ioldoi siling atak chumbik chekakipiman nusu kilo.

Benkishek ab keny kokiui boishonik kwak ngamun kikibendii akoi benki asinyoru toretet nkimoi icheru chepkondok, ikonor chepkondok anan isom chepkondok, benkishek ab inguni kokikonyumyumit boishet nywan amun tindoi benkit ab simoit kila benki ne imuch koyaak boishoinik ab chepkondok kou alak tukul mokibendii akoi benki.

En pichaini komi biik chekailach ngoroik chebiriren bunu icheket benkit age neu Equity kabwa anyun kokochi biik account number. Biik chemine lain ko biik chemokyingei account en kokwenyon, kocham kobwone benkisiek cheterter kokoi biik account chemokyingei.

En pichaini komi biik chekailach ngoroik chebiriren bunu icheket benkit age neu Equity, kabwa anyun kokoi biik account number. Biik chemine lain ko biik chemokyingei account en kokwenyon kocham kobwone benkisiek cheterter kokoi biik account chemokyingei.

Ogere tugetab kerichek nekikuren Good Care Farmers, tukosiekab kerichek inyoru kerichek chekisirun taktari chekolenjin pial chekamomi sipitali kora kokiinai biik kooljigei kerichek olon miondos chekotopendi sipitali. Po komonut pharmacy anyun en kokwet amun toreti en konyoisetab mionwokik cheterter.

Sipitalishek ap kokwenyo konome tuguk eng chokchinet ngaamun kikoit toreteetap simeshek kepirchini simoit eng sipitalishek che echen. Kora kikoit computer sipitalishekap kokwet. Kiyokchin email ak koyoktoi akichek email sikochaktae ng'alek che kakimoche kenam eng chokchinet.